Kae chalo kagima ji goyo picha ee yoo moro kaka inyalo res nyithindo nikech aneno ka nitiere gimoro mondik kae ma wacho ni ginyalo timo girora mora eka gires nyithindo matindo, koro jogi ne ntie bura moro maa matango kata mane puonjo kaka ginyalo reso nyithindo e yore mopogore opogore kokalo kwom tuoche, midekre, mh mago e gik mane gipuonjore e wiye to bang'e kagisetieko koro ne gigoyo picha mar rapar ma kende ma chieng' moro ne gi par godo.

Tijni oselokore bang ndalo matin e aluorawa, kaka chon ne dhano nyalo dhi to beto kuma gi da pure, kasto gi puro gi dhok, to sani to onge dhano manyalo dhi e puodho to beto, nikech mashinde osebiro kata gik moko osebiro molos gi lwet dhano, matimo tije ma dhano emane timo chon. Omiyo e aluorawa sani onge kaka dhano nyalo dhii e bungu to beto kata dhano nyalo dhi e puodho to puro, gidhii gi geche mapuro kata gimanyo gik manyalo beto puodho maber.

Gik ma miya mor e picha ni en kaka spinach gi odongo maber kendo japurni chalni ong'eyo weche ma nyalo ma keto mondo omi kik aluora mar spinajni two aneno koketo ne gi yugi yugi moko e tiend gi mondo gi yud pi sama oro nitiere nikech kaluore gi pichani chal ka gima koth tin e aluora ni sani ,koro oket ne gi kendo aneno ka gibecho ahinya kendo inyalo weyo ni iolo ne gi pii lakini gik mo oket e tiend gi ema miyo koro ok nyal olnegi pii ma sate sate pii to ibro ol lakini ok en pii ma sate sate ma ibro ol ne gi.

Timo tijni ni gi ber mokwong'o, en gi ber ni nyalo yudo go yuto mari matin mar ariyo en konyo jok mok nyal kaka picha ni jok ma wuotho nama gi kombe molosi mangi tielo manyiso ni ok ginyal wuotho kata matin gin joma rong'onde koro ber mar tije en konyo joma rong'onde kuom e yudo gige yuto mar gi matin kendo yudo kaka gikonyore e kwonde gi mag dak.

Ma en miyo nyithindo chanjo kendo ber ma iyudo kuon chanjo en ni ogeng'o tuoche mathoth, machalo agoi, polio, fwolo ma helu helu kumoro amora, diep ma nyathi nyalo dieo, ich muo magalagala, kendo malaria, o chanjo gen'go. Koro omiyo chanjo nigi ber ahinya ir nyithindo. Okonyo nyithindo kuom gamo tuoche manono, ng'ol gini gi okonyo. en gima ber ahinya engima nyathi. kendo daher mar kwayo kata jok ma ok dwa tero nyithindo e chanjo , mondo oter nyithindo e chanjo oyud konyruok gin be nyalo konyo gi endalo ma biro mondo kik gi ti gi pesa mang'eny e yo mar thiedho nyathi ka to ne en gi sa mar dhi geng'o tuo no makoro chande no. Mano e ber ma aneno e tijni.

Mokuongo nyaka anyis kambino nyinga tee kaka gin, amigi number kipandena , amiyogi number simba, amiyogi county mayae, amiyogi ngweng' mayae, kasto wang'iyo kabenitiere kargi kata bad kambigi moro mantiere machiegni kumayae, koponi onge to gibiro lerona kuma onego bed ni adhi kawo mwanduna magikelonano, koro nyakabedni ging'eyo kumayae, nyinga, kod samoro anyuolana moro achiel ma samoro kopo ni gigochona giyudo kaaonge to ginyalo chopone , magiyuda e yoo mayot ahinya mano e kaka anyalo lero negi kambino mondo ochopi kendo ukelna mwandunano e saa makare.

Ber miyudo kaiuso rech ,mokuongo inyalo yudo chiemo, onge seche minyalo koso chiemo, inyalo yudo mwandu minyalo tero go nyithindo e skul, inyalo nyiewogo gigeni, inyalo dongori adonga ki maisha ki ngima, eeh, kasto inyalo konyo kata jok mochando, nyithii kiye, koro uso rech en tich maber ok en tich marach, en tich makeloni nengo, kendo en tich making'iyo maber to okapar kinyalo chandori e wang' pinyni, en tich ma nyalo inyalo kata golo tero rech e pinje maoko eeh, kuonde machielo, aluora moko ma onge rech , inyalo bedo ni jaohala maduong' mar rech makonyo ji eyore opogore opogore.

Wang' jowi ma oganda ohero e piny Kenya ka en Citizen. Citizen oer ainya nikech inyalowinje gi ng'atang'ata obed jadhok mane, jadhok mane itiyogi dhoge ariyo mitiyogo e piny Kenya kae omiyo jowi mar Citizen oer ainya moloyo. Kipindi mokelo be becho, lendo becho yaani okelo gikmabeyobeyo mamoro wang' ng'atang'ata. Okodeo jaluo kata jaksii en wang' jowi mang'atang'ata wacho, wang' jowi ma kadwachopo to ng'atang'ata nithuolo mar winjo. En wang' jowi mainyatiogo kumoramora bende kasto en wang' jowi malendo moramora okbaa.